Ka idwakanogi e kinde machuok to iketogi kamaokue, maotuo, mabor gi chieng' marieny motegno. Inyalo rege mondo ochal juis to iloke e chupa moro ae to ikane kaka en no.Inyalokete e frij bang' ka iseluoke kendo ma iyueye motuo maler kendo inyalo kete e tin ma idendo gi dho ngere ni canning misogi e tin to iume bang' koserege ka juis bende.

Mae en kar ohala kata chiro mar lewni ma opedh piny kendo iwuso. Nitie rawera moro ma oting'o long' e lwete. Chalo ma owuoye gi jauso mabe oting'o moro. Uso gi nyiepo dhi nyime ka e e kind ji ariyogi. Jomoko bende waneno ka kalo madhi eyore gi.

Liel kata kar iko jogo ma ose wewa kata ma ose nindo. Paro mag ndalo machon biro e wi kitwa, timbewa kata chike wa kaka oganda mawan a chon. Luor gi rapar mar jogo ma wase iko kuonde manyalo kamagi bende bironwa ka wa ng'iyo ni negidak kodwa nade kata ne wan kodgi nade ndalo mane pod gi ngima. Ngima mane joma osenindo ne odago kaka ne wariwore kodgi kanyakla to gi kuonde mane gimako e ngima wa.